Aneno ka ng'ani oting'o sim malo, to sim thorore yudore alworawa kendo en kod tije mopogore opogore. Sim inyalo gochone godo jogo mihero kata gigochoni mar mondo mi uwinjru e wach. Sim inyalo oro ne go ng'ato ote machuok kata ng'ato nyalo oro ni go ote machuok. Sim inyalo winjo go kata na redio be.

Mae timore nikech, kiyiero kit teknolojia ma japuonjre onego tigo japuonjre no obiro tiyo kod teknolojia ma iyierone mondo otigodo no. E yore mopogore opogore to ng'eny ne, mana makelo yar ruok e ng'eyo mare. Obiro ng'eyo gik mang'eny kokalo kuom teknolojia ma iyiero ne no. Ni ka otiyo kode ka owinjore kaka owinjore oti kode.

Kae angéyo jatend piny, William Samoei Arap Ruto. William Samoei Arap Ruto ni kod nengo ahinya, nikech en ema otelo ne piny Kenya, kendo gik moko duto ma timore e piny Kenya timore e wiye.

Pesa mang'eny ema biro e pacha. The National Treasury, mae ne ot ma weche pesa ema ilose. Kaka pesa tiyo, kaka pesa wuok, kaka pesa donjo, kod yore mang'eny motenore kod weche pesa.

Pim mag tuoche mopogore opogore ka itiyo kod remo. Pim mar tuo mar maleria, pim mar tuo mar ayaki, kod pim mar tuoche moko. Pim machielo en pim mar weight kata ratil, pim machielo en pim mar bor.

Kaneno gino to ang'eyo ni gweng'ni en gweng' ma iluongo ni Oloitoktok. To koro seche ma anene, to kabiro e eria ni to okanyal lal. Nikech kaseneno kamiluongo ni Olitoktok, to anyalo penjo ma ba achop kuma adhiye.

Ber mantiere kae, en ni ka isemiyo isetimo ne jamni gima otim kar kae ni. Koro oki jamni mari ok nyal lal kata wiyi ok nyal wil kode. To kata ka olal, to koro fwenye yot kendo yude yot ka olal.

Kae en kar lemo mar jodinde moko mopogore kod jokristo. Jokristo lemo e kanisa to jo islam lemo e miskiti, lakini kae to ok en kanisa kata muskiti. En kama jo hindu ema rome to lemoe.

Kar kae aneno jatend jodin mar Angilikan Ole Sapit. To en kod nengo, nikech en ema otayo weche mag lamo duto e kanisa mare. To en ema ochung' ne jokanise duto mag Angilikan.

Mae itimo kod keto ler seche duto e gimoro amora ma itimo. Pi ma imodho bedo maler, kendo ithiedho pi mondo omi kik okel, pi ma ochido okel tuoche ma opogore opogore e ngima. Machielo en dhi e osiptal kinde ka kinde, mar mondo omi onon ngimani mondo kik tuoche maricho mondo omaki.

Nyalo bedo ni en kinde tuke, nikech aneno ka ji mopogore opogore orwako track suit to gintiere e paw tuke. Kata kamano, ochalo ni jogi mani tiere e tuke motelo mbele kae gi, gin jok ma wuoke kaonti ma Tana River. To gichung' ne kaonti ma Tana River e tuke ma gibiro represent kaendi.

Kaber to ng'ato onegi odhi e thuolo mar wige ariyo mar mondo omi obed kod adiera ni ngimane ni kama ber ma onge chochni mora mora ma nyalo kelone tuoche mopogore opogore. Kata kamano, an adhi tok jumbe ariyo ka adhi e pim mopogore opogore mondo kik agam tuoche mopogore opogore manyalo miya chandruok.

Agombo ni abi alos teche madongo matiyo kod teko mar solar matiyo kod teko chieng' e bombe mopogore opogore nyaka ei gwenge mondo omi ji obed kod adiera sama giduogo molewo kata sama giwuotho molewo to ok gibed kod luoro e ngimagi. To sondego kata techego, adwaro ni gibed ma kagineno mudho, to giliel kendgi, to ka gineno ler to gisim kendgi mondo gidwok piny tich mang'eny ma ng'ato nyalo bedogo.

Aneno bengi mar Post Bank, bengi mar Post Bank en bengi maber ahinya ma ji timoe keno. Ji nyalo timo keno mar pesa kata inyalo timo hola ka in ja kanyo ma osetiyo kod bengi mar Post Bank kuom thuolo machwok.

Aparo weche lope, Ardhi House en kama oting'o jogo jolony e weche mag lope. Lope mantiere e piny Kenya koda pinje mamoko, e kaontis mopogore opogore. Kae en kuma kain kod shida kod wach puothi, to ibiro to ibiro yudo konyruok e yo mowinjore.

Sani gikmoko ng'eny ne isombo kod mtokni. Wach mar sombo gik moko gi piki piki osedok chien, kendo gik moko mang'eny isombo kod mtokni mag taksi matindo tindo. Ma kelo gik moko nyaka kama ng'ato ma o otimo kwayo dwaro gie.

Gini nene omiyo angéra ahinya kaka jogo, ja go mpira mangúla. Nene ayude ka okalore kod sport mag gwe mpira mane omiya, omiya go kaka mich maber mar tich maber mane atiyo.

Kane asetugo tuke mag ng'wech, nene omiya gini kendo nene awinjo ka amor aohinya. To gini nene omiyo abedo ng'atno mong'were kaka jang'wech mang'ula. To ne akane ma abiro parogo gik mane otimore nyaka chieng'.

Yoghurt mar Brookside ni en yoghurt maber. Aneno ka ondike kod rangi ma opogore opogore ma kelo mor. Kata yoghurt o nogo, en yoghurt mamit, kendo seche ma imadhe to okeloni mor malich ma iwuoro. En yoghurt ma inyalo madhe kamano kata inyalo madhe kod gigo ma opogore opogore.

Kae en kambi maduong' ma ma otenore kod weche mag wuoyo e piny Kenya. Ochung' ne dhano, gik ma ji wacho kokalo e sim ong'we yamo, kwongo kae korka chopo ne ng'at machielo. Mar mondo mi ginon ni weche miwacho ok gin weche ma nyalo chwanyo ng'ato.

Pith mar ndawa. Kae en kama ikeloe e ndawa ma osepidh, e piny Kenya. To ipidhe ba idoye, ba olosore moromo. Then ikaye, to ikele kar kae, to kar kae e kama idhi to ilose ndawa ma itiyo godo e piny Kenya.

Picha mar ker mar piny Kenya. Ker mar piny Kenya William Samoei Ruto aneno picha ne kar kae, to en bende en e jatend piny Kenya mochung'ne weche duto matimore e piny Kenya, kendo en ema otayo gigo duto ma timore e piny Kenya.

Lee mag bunge. Picha ma oket e gate no en picha mar elephant, manyiso ni kar kae lee mag bunge ema ema yudore. To kar kae nyisoni ikanoe lee mag bunge mopogore opogore kama otingó elephant, kod le mamoko mag bunge mopogore opogore.

Aneno ot maduong'. Odni nene oger kod pesa, manyiso ni en kod nengo. Aneno drisni mag kio, drisnigo noket kiyogo mane onyiew, manyiso ni en kod nengo. Aneno bandera kafwawre malo, banderano, en bandera mano nyiew, manyiso ni en kod nengo. Odni owich range mopogore opogore maber, maneno maber, gin rangi ma nene onyiew kendo nyisoni en kod nengo.

Ahero tijni nikech en yo mayot mar wuoth e pacho ka. Seche ma ilewo kamoro to ikawo uba, oteri nyaka kama idwaro mondo ichope, gi e thuolo matin to e sa mowinjore.

Sigana mag Lwanda Magere oseywaya. En sigana mamit na ahinya, kaluwore kod mbaka ma asewinjo ni Lwanda Magere ne en ngát matek, ma oknenyal tho e yo mayot. To ka winjo kaka nene ogo mbak, igona mbaka, en sigana mamit winjo, kendo miyo ngáto mijingó mar gombo bedo matek kaka Lwanda Magere ne en ngát matek.

Mae en paro maber ahinya. Ngáto owinjore obed kod daktari mare, mapimo ne chiemo ma onego ocham. Kendo mae nyalo gengó twoche ma opogore opogore kuom kuom dhano. Kata kamano, daktari ni no ka opimo ni chiemo ma owinjore icham, to ibiro dak maber, kendo ibiro chamo chiemo ma owinjore. To gengó ni tuoche koda gik manyalo hinyi, hinyo ngimana

Inyalo puonj gi ni gibed akicha, kendo gitim gik ma owinjore ma piyo piyo mar mondo omi gires ngima ngáto e seche ma dwaro mar mondo omi otim kamano dwarore. E seche ma pod girito ambulance, ginyalo kawo piki piki kata mtoka mani machiegni, mondo ochak chwalo gi mos mos ka gidhi romo kod ambulance mar mondo omi gires ngima mar ngát ma hinyore no.

Pith mar olemo ma opogore opogre ma mit ahinya seche ma ichamo. Olemo gi inyalo pidh gi e puothe, kendo inyalo us gi e du e chirni mopogore opogore. To gin kod pesa kendo gimit ahinya.

Pith mar gik mopogore opogore koting'o budho kod rabuon, rabuon en chiemo ma mit ahinya kichamo kendo inyalo use be okel pesa. Budho bende inyalo tedo tichamo, kata budho inyalo uso tokelo pesa. Budho bende en chiemo ma mit ahinya, kendo man kod nengo ahinya e alwora.

Oketne gigo ma opidho manyiwa ma oromo, kendo oritgi ma kare ma onge le moramora ma yalo ketho gi. Oketgi kuma giyude chieng' maber, to omigi pi ma oromo mar mondo mi gidong maber kakowinjore. Mondo mi gigol cham ma owinjore gigol.

Kodhi mar apilo ni en gima adwaro ahinya, kendo gigo ma itiyo godo e olo pi ne apilo ni bende nyalo dwarore ahinya. Kaka ipidhe nyaka ochop e okang' ni bende en gima agombo ni mondo ang'e ahinya. Mar mondo mi anyal tiyo kode e loso chiemo kendo nyaka loso pesa.

Pith mar cucumber en pith maber ahinya, kendo mani kod nengo ahinya e alwora. Ber bende en godo modhuro. Ber mokwongo, inyalo tede ba ichame, nikech bende en chiemo mamit ahinya. Machielo inyalo use e chiro ba iyud pesa maber.

Ikete kama ng'ich, kama lietne lietne dong' constant kata bedo e diere. To ng'i li kik ikete kama chieng' chame, kik ikete kama koth bende goye.

Aneno ka ikayo olemo kae, olemo go osepon kendo oket e amierni, amierni moko kae, to gin olemo mabeyo. Aneno ka gin gitimo maber kendo dendgi ber ahinya. Manyiso ni omi gi manyiwa maber, kendo chieng' bende giyudo maber, nyaka koth bende ne oromo.

Pith mag olembe ma opogore opogore. Ka aneno olembe gi to awinjo chunya gombo ahinya mar mondo mi apidh olemo makamae, ma anyalo uso ayud pesa, kata anyalo chamo, kendo awinjo maber ahinya.

Olemo gi ose pon kendo aneno ka oketgi e kidienje mopogore opogore, ma nyiso ni idwa us gi. Ka ous gi to gikelo pesa ma nyiso ni gin kod nengo e alwora. Pidho gi mondo mi gichop kar kae, gidwaro manyiwa kod arita ma kende, ma ng'iso ni ati gin kod nengo e alwora.

Pith mar olemo ema dhi mbele kae, to olemo ma opidh ni aneno ka bathe kamoro konchiel otow. Manyiso ni ati nitiere yath ma ok nogone, kata nitiere kudni moro ma ochame, manyiso ni ati kar ma momiyokar kanyo otow. To mae inyalo geng' ka ogone yath al modinwoya madinwoya mar mondo mi ogeng' kute manyalo kelo gik gir abila ni.

Olemoni otow, bathe konchiel otow. To mae inyalo kel kod kute mawuotho, kata koso goyone yath e sama owinjore. To mae inyalo geng' kod yath ma igoyo dinwoya dinwoya mar mondo mi ogeng' kute manyalo molo yadhno, manyalo molo olemono ma kelne chandruok kabila no.

Olemo gi ka ingíyo gi to gineno maber ahinya e alwora. Ma gimiyo alwora bedo, neno maber kendo mondisore. Mar ariyo, olemo gi ka opon ma ous, to ginyalo kelo pesa ma mano en ber machielo. Olemo gi kendo inyalo cham gi, to kendo an kod geno ni gimit ahinya, mano kendo en ber machielo.

Nene apidhe kendo nene arite malong'o. Bang'e akaye kendo akuoge ma okuok e olemo ma mit ahinya kendo man kod nengo ahinya nikech beche tek to jii matin ahinya ema tiyo tije mondo mi olosre maber .Manyiso ni kiuse to use bei matek nikech otin e eluora.

Ahero tijni nikech olemoni en olemo mamit ahinya. Omit kendo kiuse to en kod nengo, inyalo onyalo kelo pesa maber. En tich ma ngény ji ok ohero timo nikech en olemo ma budho mar mondo mi koro ka ochop kar kae. To kosechopo kar kae to en kod nengo. Nikech kiuse to okelo pesa maber.

Kasepone, to alwoke maler. Kaseluoke to angáde diere kod pala. Ka asengáde gi pala, to agolo kodhi mantiere e diere no. Koro ka achame maber gi kwe. To anyalo chamo toke, kata toke no be anyalo golo, to achamo mana nyaie ma racharno.

Olemoni en olemo mamit kendo makonyo ahinya e dend dhano, manyiso ni mano en ber mokwongo. Ber mar ariyo, en olemo ma ka idhi uso e chiro, to en kod nengo nikech beche tek ahinya, to nikech omit, koro beche nimalo.

Mzabibu ni otuo, mae nyalo bedo ni okel kod tuo mowuok kuom kute ma wuotho kuome. Kata koso mar pi ma oromo, ma miyo koro otuo nikech o okoso pi to chieng' to chame, chieng' to oyudo morome.

Olemoni ipidho, ka osepidhe, to irite maber, kendo ndalo ma chieng' rieny ahinya, to inyalo olne nyaka pii e tiende. To idoye, kendo iketone manyiwa, ka irite, kendo ilwero itene ma ogar, ma ojany ojany, manyalo mone dongo maber. Bang' mano, igone yath mar fruit and flower, mamiyo ogolo fruits mabeyo man kod ngima maber.

Olemoni nikod ngíkruoge mopogore opogore kuome. Mae inyalo kel kod kute mawuotho kuome, mamiye twoo, kata, nitie lee moro mane temo kae ka pod en e wi yath, ka pok oromo chamo. To mae nene, mae omiyo oyudo two, kendo dende okieo kieo.

En gima ka ous to kelo pesa, manyisoni en kod nengo. To e alwora, en gima ji ok nyal dak ka ongego kata kuom juma achiel, nikech en ema ihinyo chame. To ka ihinyo chame e gweng, to iuse ahinya, kendo nyiso ni en kod nengo. Mar ariyo, en gima kata ing'wedo ba idhi iuso e chiro, to en kod pesa mangény kendo pesa maber ahinya. Manyiso ni en kod nengo e alwora.

Tuoche mag cham ma opidh. Mae en twoo ma okel kod kute. Kata ka ok en kute, to en pee manene ogoyo it alodni ba okethe kamae. To mae inyalo geng gi ipidho chiemo ni e greenhouse, magengó koth, to gengó nyaka kute mopogore opogore manyalo biro kethe ka pok oromo.

Mae en otanda mar jotwoo, ma yudore ahinya to e ICU. En kuma jatwoo ninde seche ma ithiedhe. Kendo aneno computer moro e bathe, ma somo kaka jatwoo ngimane dhi. To en gima yudore e suptal, ma ngényne itiyogo mana ma konyo jotwoo.

Aneno kae ambulance, to aneno ji. Gimomiyo jogi, kata ambulances gi ni kod nengo e alwora, en nikech gireso ngima jogo ma ohingore e seche ma thuolo machuok. Gibiro mapiyo piyo reso ngima ngát ma nikod chandruok e yo mapiyo piyo ahinya. To mae ema omiyo gin kod nengo e alwora. Gima omiyo kendo gin kod nengo, girwako lewni mani kod nengo ma onyiew, to mtokni gi be gin mtikni ma onyiew, mani kod nengo.

Gik moko ma beyo beyo kaka otanda, mesa, kom, stul, bade bade gik mitiyo godo gige tich lwedo kaka le, opanga, kwer, pala.

Nene ang'era ahinya kaka japur maber ma ong'e rito chiemo, kendo nene ayudo pesa mang'eny ahinya. Nikech nene alodni nene onyak na maber ma auso ne ji mang'eny ahinya.

Oganda en chiemo ma mit ahinya kendo en chiemo maber ma kelo protens e del. En chiemo kendo inyalo tiyo kode tij ohala, inyalo use tomiyi pesa, mano ber machielo. Inyalo ng'wede kaka alot seche ma chiemo onge, kendo ite yom ahinya kendo mit kichamo kaka alot.

pur mar alot kar kae aneno alot boo to alot boo ni omonje kod lee moko matindo tindo ma kethe to mae dwarore mondo ogone yath mar mondo oriemb mar mondo mi oriemb lee go mondo obed chiemo mamit kendo maber

Tuoche ma mako cham e puodho: kar kae aneno ka tuo omako it oganda ni, ma onge kaka inyalo onyalo nyuolore maber. To mae dwarore mondo ogone yath ma owinjore mar mondo mi ogeng' tuoche go kapok omonje kamae.

chae onego ted e aluora maler, onego tede e suguria maler ti tiyo kod gik maler mar mondo mi kik ogam tuoche mawuok kuom gik ma ochido to kata kamano, nikech en cha chak onego oket ne chak mapiny mondo kik opukre seche ma otuak

Ikao avokado mokuok to iluoke maler, ikao tong' to ikete e e pi to ichwake kuom kakika piradek. Aeto ikawo nyanya to iluoko, ikawo karot to iluoko maber, karot no ipoke to ipile matindo tindo. Tong' chande be ka isegolo ei pi maliet to ipoke kendo ing'ade matindo tindo. Nyanya cha bende, kaka nende iseluoke cha, ing'ade matindo tindo. Aeto avakado ma nende ipoko ma nende iluoko cha, ipoko toke maber to ing'ade ing'ade ma tindo tindo. Aeto chae, iketo pi e kendo, ikete majan aeti kete skari, tichwake. Ka isechwake, tiole okombe.

Waru ni kod nengo nikech ka iuse to okelo pesa mang'eny ahinya. Waru ka iuso, inyalo ted kode chips, to chips no inyalo us to ni kelo pesa. Inyalo ted kode bajia, to bajia no bende kous to kelo pesa. Inyalo ted kode inyalo ted ateda waru owuon, to waru nogo no be kichamo, to en chiemo mamit ahinya. Waru no mondo mi ochop kae, oti kuome kod manyiwa, oti kuome ose odoye kendo ogone nyaka yath mageng'o tuoche mopogore opogre. Ma nyiso ni mago duto otiyo kod pesa, ma nyiso ni en kod nengo e alwora.

Kato bedo ni itiyo gi kijiko, alwoko lweta maler kendo ak kaseluoko lweta to akawo chiemo no to achame modimbore. Ka okawuo gi ng'ato mar mondo mi a observe table manners.

Mae en masin ma itiyo godo e puodho. Ng'eny ne jopur mapuro puothe ma dongo dongo ema hinyo tiyo kode. Kendo itiyo kode mar mondo mi oti kuma duong' e seche matin, moloyo dhano tiyo tich ma onego bedni otiyo no.

Kae aneno rabolo, rabolo inyalo us en kod nengo. Aneno epol, epol bende ka ous to nikod nengo. Aneno kae, mkate moko kae, makate be nikod nengo. Kae kuonde ma opange gigi, bende ni kod nengo. Aneno yogat bende e shelf kuonde gi, manikod nengo. Tray mag ma ipange tong' be aneno kuonde gi manikod nengo. Kar kae oger maber ba obu wich rangi maber, mang'iso ni pesa notiyo kendo gin kod nengo.

Beng bengi gi kelo ber kaka sama ng'ato oholo omenda through sim, omenda no ka oduoko to obro duoko kod interest. To interest no itiyo godo e medo teko mar bengi nikech pesa medre. Kata kamano, e seche ma ng'ato omoko, to gikonyo ng'ato nikech seche ma ng'ato omoko to onge kaka kama oyudie pesa. Ka okwayo hola ba gimiye to mano ogero ng'ano, to sama ng'ano dwoko, to dwoko kod interest ma bende gero bengi.

Kae, ng'ato ong'iewo chiemo through simu, through ong'we yamo, to chiemono okelne nyaka e dhot. To en gimaber ahinya nikech ong'we yamo okelo tich mayot ma ng'ato nyalo nyaka nyiewo chiemo, to ikelone nyaka kama entiere ma ok otiyo kod transport moro amora.

Aneno mchele, mchele ni kod nengo. Aneno oganda, oganda be nikod nengo. Aneno oduma, oduma ni kod nengo. Aneno dengu, ma dengu bende nikod nengo. Cham man kar kae gi te nikod nengo, nikech ka ous gi, to gikelo pesa. Oket gi e gunde, gunde go be nikod nengo. Aneno gunde moko bende, ka ni opng mbele kamoro kacha. Maka be nikod nengo nikech ka ous gi to no to bende nonyiew gi, mano bende pod ng'iso ni gin kod nengo. Aneno kapera e tok ogunde man kod oduma gi, ma man kod gik ma oa of afulo nying gi gi, ma bende ni kod nengo.

Ohala dhi nyime kae. Anneo ka mamani uso cham ma opogore opogore To ok en kende ma ouso, aneno nyaka jok moko ka obet chien kocha. To ouso gik mopogore opogore ok cham kende, aneno ka oliero bags matindo tindo ma inyalo nyiewo gimoro to ikete. Aneno ka opimo cham kar kae, to ng'ato bende ochung' chien kamoro kanyo.

Tijni nikod nengo e alwora nikech ogunde mopang kanyo go te ka ousgi to gikelo pesa mang'eny ahinya, mang'iso ni ati gin kod nengo. Jogi orwako lewni manonyiew, manikod nengo. Jok mochung' kar kae gi, gin girwako wuoche manikod nengo manonyiew. Ot ma gigi nitiere ni, nogere gi pesa mang'eny nikech en ot maduong. Man nyiso ni en kod nengo e alwora.

Pith mar jamni ema biro e pacha, aneno kae chiemo mopogore opogore mag jamni. Aneno fugo mar gweno mar chiken mash, en chiemb gweno. Karka aneno gunde mopogore opogore mag chiemb gwen, ma nyiso ni kar kae iuso e chiemb gwen. To oko kocha kang'iyo, aneno mtokni aneno ji achiel achiel aneno nyaka piki piki oko kanyo.

Tijni sani itiye kod ng'eny ne itiye kod tingni. Pith mar oganda mang'eny kamae sani ji ok tim kaka nene itime chon gi ji. Sani ipuro puodho gi tinga, igoyo buche gi tinga, to ikomo nyaka gi tinga. Mae e kaka oselokore, to nyaka doyo bende iomo tinga to ntie kaka ringo e iye ka doye kendo bugo tiende ne.

Obet puodho, kama duong' marom gi kae. Aeto opure. Ka osepure, to obuse kendo oteng' yugigo obed, puodho obed mayom, lowo obed mayom kabisa. Aeto bangé ogo mtaje matindo tindo, ogo across e puodho kar kanyo. Bangé oket kodhi, kaka owinjore oketi maber, ka e puodho ka oluwo lainde mag mtaro manende ogoyo matindo tindo go.

Iole e ndoo moro maler, to iluoke. Ka iseluoke, to imoko mach, to iolo pii e sufria, to iolo oganda ma nende iseluokono e sufria mani kod pii, to ichwake ma obed mayom. Ka isechwake ba obedo mayom, to ichiele, gi nyanya gi kitungu, koda viungo moko duto ma inyalo ketone mondo obed mamit. Bangé to oseikore, kendo inyalo chame.

Ber mondo isom chike, ka pok iholo minyonge, nikech, inyalo holo minyonge, to oki, oknisomo maber ndalo ma onego itiek koreka iduoke. To koro ka iduoke moleo, to yudo ka jogo ose, ndalo osekalo, ma ichuanyri kodgi, ma gibi gichak peyi, kagikao giki moko, mar mondo mi gichul godo minyonge no seche ma ionge kode.

Nikech, seche ma ngáto oyudo hinyruok apoya nono, to oonge pesa ma onyalo thiedhre go, onyalo dhi e suptal to ithiedhe nono, nikech osebedo ka ochulo okumba mar thieth no. To mae en gima ber ahinya manayalo konyo jopiny, mar mondo omi kagiyudo masira mar apoya e ahinya to e yore mag tuoche, to ginyalo yudo kaka gikonyore e yo ma piyo piyo ma onge chudo moramora.